Onego chiw gikmoko kaka tablet kata kompiuta, mamiyo jogo yudo puonj mopogre opogre ka giyawo mbui to gikonyore kendo giyudo gik makare maginyalo puonjore. Mae kotim to jokmodak e alwora mar Homabay nyalo yudo teko nikech kokalo kuom mae, ginyalo puonjore gikmathoth momako Kenya mangima.